Ee gini yudore e alworawa. Itiyo kode king'iyo odiechieng' ma wantiere. Itiyo kode bende ka iloso chenro mag odiechienge mabiro. Itiyo kode bende king'iyo kata kirango odiechieng' ma owal ne pinya kata ma inyalo bed ni owal ma ji yweyoe.

Kar tiegruok mar nyithindo ma osetieko klas apar gi ariyo. Matoka ma inyalo ti go e ting'o lodi. Apiko ma inyalo ti go e yor chopo kumoro. Ndara mitiyogo kiringo gi gik molos gi lwet dhano.

Ng'eyo mar ndalo mag koth kata oro. Ng'eyo kit lowo mabiro dhi maber gi kit pur ma idwa timoni. Ng'eyo ni en mbolea mane maber gi gima idwa pidho. Bedo gi kwer minyalo los godo lowo. Bedo gi ji manyalo konyi kitiyo e puothi.

Mae en ot mochwe gi kite kod chwodho kata lowo, Kendo en kama iwang'oe kite mag gedo. Miloso kod lowo. Ng'at moro bende kadho kanyo, koneno ka iro dhuolore ka wuok e kuma iwangoe kite no.

Dwe mar auchiel mar higa gana aluf ariyo kod piero ariyo gi ang'wen mane jokenya duto owuok oko, kitelonegi gi rowerni matindo. Manyiri kod machwo. Kagidhi giringo e ndara, kendo gigoyo koko, kagiywak ne sirkal ni ngima tek kendo mondo oduok ngima piny. Ng'eny jomatindo nonegi kokadho kuom polis mane goyogi gi bunde.

Koth ochwe maduong kendo bang' koth aora mokalo e kuonde mag dak opong'. Kata kamano, jal manie picha kaeni kadho aora kodhi timo gige.

Bedo gi ohala e boma kelo mor. Bedo gi ohala kuma ler kelo mor. Wuotho e boma kelo mor. Bedo gi gari e boma kelo mor.

Bedo nyathi sikul makare kendo manigi luor. Bedo nyathi sikul mohero riwore gi jowetene ka timo gik mopogore opogore. Bedo ng'at ma nigi paro maliw e sikul.

Rowerni manyiri adek orado. Kendo hikgi nie diere. Gichalo jok masomo kendo giriwo paro kanyakla mondo giyud dwoko ne penjo magin go. Ng'ato ka ng'ato oting'o buk kendo giwinjo weche ma nyawadgi wacho.

Tedo kod rito welo eyo manyasani. Sikul mapuonjo ji yo mar tedo kod yo mar rito welo. Chiemo mitedo kendo michamo kuonde maler malombo wang'.

Rowerni abich machwo orado kendo gibetie mesa. Gipuonjore weche kagitiyo gi lony masani. Gioro wach, kendo achiel kuomgi loso, kendo tang'o negi kaka gik moko itimo. Chiemo kod math bende nie mesa kanyo maginyalo madho seche ma gidhi mbele gi puonjruok.

Achiel kuom le abich madongo e pinyni otho miluongo ni sibuor. Kendo ji ochung' kolwore. Chalo ma jogi okwanye, kata gin ema ginege.

Tich machudo maber. Tich mirwakruoke maler, bedo gi lony mathoth kod ng'eyo gik mang'eny. Bedo ni inyalo rado gi ji mopogore opogore. Kwonde ma opogore opogore. Bedo mariek mondo dibed gi penjo ma ipenjogo ji ma iradogo e wi wach ma iwuoye.

Kuonde mag yweyo. Kuonde maler minyalo dhiye gi joodi. Kuonde ma inyalo yudie chiemo ma olos maber. Kuonde madwaro pesa mondo odonjie. Kuonde minyalo yudorie gi ji ma opogore opogore. Kuonde manigi kit lwasi molos maber kendo ma opidh negi yiende mabeyo.

Nyithi sikul marwakore maler. Nyithi sikul matiyo gi lony ma nyasani e sikundgi. Jopuonje mamor kod nyithindo. Sikul moger maber.

Gini ok thor yudore e alworawa. En rapur matin kendo itiyo kode ka iloso lowo ma idwa pithe. En gi lekene ma donjo e lowo, kendo muko ka loso lowo mondo obed mayom.

Ne akwongo tiyo tijni ka ne atieko klas aboro. Kendo ne akadho ma janyuol omor koda ahinya. Omiyo ne inyiewo na gwen ang'wen mondo apidhi kaarito mondo ariwra gi sikul mar mbalariany.

Riwruok mar jokristo, sikul mar mbalariany. Boma maduong' mar Mombasa. Gigo mag kowo duol. Pesa mar nyiewo gik kowo duol. Nying Nyasaye.

Rowerni ma hikgi ni malo kod ma hikgi nie diere orado kendo gibedo e bwo hema ka gipuonjore. Gibedo mos ka giwinjo wach kuom puonj mowuok kuom miyo. Achiel kuom gi kawo gi picha kochung' gi e tokgi.

Ok githor yudore e gweng'a. Itiyo kode kaka olemo ma inyalo cham. En iuse e chiro gi jo ohala. Itiyo kode kiloso math mayom, kolose to omadhe sano. Itiyo kode kiloso math makech, kolose to okwoge momadhe bang' ndalo kata higni.

Ahero kido maratong', nikech olombo wang'. Ahero kido mar apilo makwar kendo kaka olungo nikech okonyo e twoche kaka ich kach. Ahero kido maralum nikech ober kendo otang'o ni alwora ber.

Kuonde miyudoe math mayom kod math makech. Kuonde miyude chiemo mopogore opogore. kuonde ma math kod chiemo gin bei mamalo ma ng'ato ang'ato ok yudi. Kuonde maler, kendo moriti. Kuonde momiyo ji mathoth tije.

Bedo ng'at manyalo ndikore kende. Bedo ja ohala ma uso yiende matindo. Bedo ja ohala matiyo gi gik mosewiti kata maonge tich, mondo omigi tich manyien.

Mine mahikgi ni malo orwakore maler, kendo girwako lewni mabocho. Gibiro e kanisa kendo gimor ka gipako nyasaye, kendo gimiye duong'.

Pur mar pidho dhok osedok piny kaluwore gi twoche mag le mawuok koni gi kocha. Bende osedok piny kaluwore gi lokruok mar kor lwasi kod lal mar koth. Nengo mar ngima bende osedhi malo, kendo jopur ok nyal nyiewo chiemo maimiyo dhok magipidho. Omiyo ng'eny jopur oseweyo tijni.

Mae en puodho mantiere e tie got. Kendo en puodho ma ndalo ma koth ochwe nyalo ywere, omiyo wuon puodho temo loso okang' ka okang' mageng'o pi kik ywer puothe ka koth ochwe. Opidho gik ma opogore opogore e tie puodho ka. Pi moro matin bende ochokore ka ma wuon puodho nyalo tiyo go koolo ne gik ma opidho pi.

Bedo japur. Tiyo gi gigo maok chid alwora e pur kelo mor. Bedo gi puodho e kuma oiki maber bende kelo mor.

Magi jpur mag michele, kendo osechopo e okang' ma idwa olo ne michele mbolea. Gigolo mbolea ka gimako gi lwetgi kendo gikiro ne michele ma osetii.

Pur matimore e nengo mamalo. Chiemo ma wuok koluwore gi pur. pesa mawuok koluwore gi pur. Ji mayudo tich koluwore gi pur.

Ot, mitoka, glass manie ot, kidi moger godo ot, taya moket marieny, ndara ma mitoka luwo.

Boma maduong' mar Nairobi. Bedo gi gombo mar loko alwora maintie kuom seche matin. Bedo gi pesa mar donjo kuonde ma kamagi.

Mae en ot ma igero kendo gisani jogedo onge ka. Jok man ka gin jok molony e weche mag gedo. Kendo gichalo jotelo mag weche mag gedo. Gibiro mondo gine kaka tich osebedo ka timore mondo gichiw pachgi e wach kaka tich osetimore.

Kanisa nigi nengo. Dirisha nigi nengo. Dhoot maduong' ma idonjogo nikod nengo. Ndara nikod nengo. Yien nikod nengo.

Kambi maduong' mar Guardian inyiewo geche manyien, kendo mae e odiechieng' ma idwa ter geche go e ndara mondo ochak tich mar ting'o ji.

Kit chae ma opogore opogore kod math mayom mopogore opogore. Kuonde ma ji nyalo radoe mondo oywe. Kuonde ma ji nyalo bede gi romo kagiwacho weche gi. Kit math manengo ne ni malo.

Mae en jatend kanyakla mar riwruok mar jokristo. Kendo ene mochung' ne rito oganda Nyasaye. Okonyogi seche magin kuonde matek gi lemo. Kendo okonyi gi e ng'ado paro mondo gidag ngima maber ma owinjore.

Jatwo mamiyo obiro e od thieth kendo gi sani enie kar pim maipimoe kit twoche manyalo bedo e dend dhano. Laktar kata jathieth kawo pressure ne mondo ong'e ni chal nade ka pok odhi mbele gi thiedhe.

Akawo olemo ni mochiek kendo amake gi lweta konchiel, ka konchiel golo pote mondo nyaiye marachar odong'. Akayo, kendo anjake e dhoga kaeto amwonye e iya

Chiemo ma itedo e yo makende kendo ng'ato ang'ata ma odhi kuno chamo kar rombe kaluwore gi chudo ma ochulo. En kama inyalo dhiye gi osiepni kata osiepe mondo uywe. Bende ng'ato madwaro bedo gi romo gi jowetege kata bedo gi sa makende nyalo biro ka.

Hangona mar tiyo gi lony masani e wach mag somo ne obedo matek matin nikech ne ok adongo kod gi machal kamagi dalawa, ne achalo nga't ma puonjore kowuok piny mogik kendo moko kuomgi ne buoga kata nikech luoro kod koso ng'eyo ne ok adwa ni jomoko onyiera, omiyo ne abedo mabor gi lony masanie kendo japuonj nesiko ka hoya mondo abed gi nyithindo mamoko wapuonjre kanyakla, kata kamano bang'enge ne aduongo abedo gi kinda kendo ne ajiwora ma ang'eyo tiyo gi gigi

Kit olemoni ok yudore e alworawa mayot. Itiyo kode e loso kit math mayom ma opogore opogore. Bende inyalo los kode math makech ka okete ma okuok.

Pur mar alot oselokore ma obedo matek kendo en gima tinde ji matin ema timo. Ma osebedo kamano nikech lokruok mar kor lwasi. Kendo medruok mar chieng'. Omiyo alot ok nyal timo maber e puodho. Ngima bende osebedo matek, miyo nyak mar alot ok nyal timo maber ka oter e chiro.

Achiel kuom boma manie piny mar Kenya. Boma ma oting'o kar jolweny. Achiel kuom boma ma otwo e piny Kenya.